Sokat ko kit nebo komonut kot missing en kasari kikotoret bik missing ko kipsomaninik chechang kikotoret ichek en somanenywan ako sokat niton Koraa kotoreti bik tesun ngomnotet ana ko naet neo en somanengung. Sokat niton kotoretin ikeren tukuk chechang missing ko yon imoche ikeren kit neimokinigee kotoreti Koraa sokat niton. Toretin koraa yon imoche en ikeren tukuk chechang en soet kou yon imoche isomenen anan isiren tukuk chekainetin mwalimu kotoreti sokat niton koraa. Toreti koraa yon imoche ikeren tukuk cheu lokoiwekab emet kit netesetai en emoni kotoreti sokat niton Koraa, Koraa kotoreti yon toretin koraa yon mara mii kii neimoi iker ana mii kii neimoi isomanen kotoretin. Sokat niton Koraa kotoreti toreti koraa mwalimuek.

Ropta ko kit nekorom kot missing en kasari missing ko yon koyet en emet kongeme tukuk chechang missing ko lokokab sukul chon mara pendii sukulishekwak cheloen anan ko sukulishek chekilondoen beek kongeme ichek yoe ichek kitakobur en gaa korong. Koraa komuch Koraa koib Lok anan koweich Lok beek chuton ingochanga koyoche kotokobur Lok korong en gaa asikopit komoen asikosich ele londoen anan konyor etyet nelondoen koba sukulishek kwak. Koraa yon koet ropi koyoche kitonosi sukulishek korong komoen amun lokok chechang kobunu komoswek cheterter mii chebunu barabaroshek komii chebunu lekemoshek koseretos ichek kot missing. Ropta Koraa kowichek tukuk chechang yon koet, iwiche sukulishek ana ko kit agetukul, ropta ko kit neya kot missing yon koet kesereti.